Ore imasaa nairobi naidim ilairemok lomaua aitumia , egira naa airem kuna maua enye peyie minyiala eton naa itu ebaya esokoni naa kengas aata iloipi arashu nkajijik orpuyai naitobiraki naji warehouse , ore enaaji naa keuni ake kuna maua tiabori nikienori toloip ,ore pikienori teleoip neeku kirobi naa ele oip amu metumito naa kuna maua enkolong neidimayu sii orfride sapuk oleng opiki kuna maua amu kirobi atua orfridge .

Ore naa ingolikinot naatii enapata endaa too ntekei naa aikumok. Ore ene dukuya, ore enteke naa kegol oleng enijo naa anapie enadaa. Ore iropiyiani naayieu enteke peedumu naa ina daa tolchamba lino anap ompaka esokoni naa irpoyiani kumok oleng. Neeku kidimayu naa gharama sapuk oleng toolsiremok amu iropiyiani kumok iyieu naa enteke piiya ena daa esokoni. Nitoki sii aaku ore kuna tekei naa kidimayu siininche nebatata toloing'ang'e epwoito. Ore ake peebatata ena take, ore duo endaa nanapita ninyala ena daa amu enebatata naa enteke naa kidimayu netii enkima nanya endaa nayauwu enteke. Nitoki naa aaku hasara oleng toolairemok. Kegol sii tumoto oo ntekei tolosho lang le Kenya. Kegol tumoto oo ntekei, kidimayu naa kuti intekei nekira kumok ilairemok

Oree naa victory farms Kenya naa ekiyiolo oleng' ajo ninche naidapash isingir aya inkauntini pookin naati Kenya, netii naa nye ena farm eti kaunti orkerenget lee kisumu ore eneiko ninche naa victory farms peitabaya kulo singir lenye inkauntini pookin terishata enapata eton itu einyala naa keeta imashinini naitumia peyiee peminyala enaa daa naji isingir kenapie ninye intekei ore enteke naa emashini engari nakuet oleng' toloing'ang'e neeku tenesyoki aipang'u nesyoki aitabaya ele ola eton itu einyala nebaki anaa inkautini naaitai duo eton itu einyala keeta sii irfiriji arashu imashinini nairobi atua naapik kulo singirr meiropijie ninche neeku meinyala eton itu ebaya naa kuna kauntini nayieu ninche

Ore paa enetipaat pee aitooi te nkolong' endaa ai neitawunayu ashu naitekeshua to lchambaa lai ara olairemonii etoon etua ashuum naa enetipaat oleng. Ore ndaa nijoo lpaek enitayuu te lchambaa arashu ninyee mboosho tinitayu te lchambaa naa ekeneere nishuum naa te nkolong' to sai nabayaa emiet arashu saai kumook teng'araki ore kuloo lpaek naa tinitayu to lshambaa naa kenana arashu keeta enkitii aare te atua. Ore nee enkolong' naa ore peiye oosh ailaang' kuloo lpaek arashu ninyee mboosho to saan osai naii nitipika, neitooi kuloo lpaek aitoii pii negoluu. Neeku ore pii iyaa alaa airagie naa te wueji nitipaa nemepoo ninchee aimoyuu arashu aisamisie tang'araki enia aare naa naidiim netii atua ninchee.

Ore enagira aasa tene negira naa alotu indamunot ainei, kadolita iltung'anak oong'wan otii enkaji naunieki naa maua. Enaji naji warehouse. Ore ena naa kadolita egira aitayu irmatunda aidosu aapik orpira. Ore enalotu naa indamunot ainei naa kegira ninche aakesisho. Kidimayu negira aitayu nkujit kutiti kutiti kutiti natii intonat e kuna maua naunitoi arashu ninye ae daa akeyie nagirai aaun. Ore piitauni, nesoti naa nepiki ewuei nebo, ore ake peesoti neyae naa sokoni iindim aitumia nkoitoi kumok, iindim aitumia engarri, enteke arashu ninye enap eilingana duo enaa elakwani e sokoni nagira ninche aajo kiya

Ore ena siai naa kadolita olchamba apa otang'asaki airem nekesi naa ele shamba. Ore enikunaari ena siai te murwa ang' naa keng'asi naa airem ele shamba arashu aturr aibelekeny enterit nitushuli, kidimayu nikintumia engarri nijo oltrakta metuturo ena terit aitushul nepikaki iyiok naa ilainini lekipik endaa. Eneeku naai kiunito nikipik kulo paek olaaini, lainini, lainini, nikipik ilainini kumok nekibukoki enkaare. Ore egira ina aasa nekibukoki naa enkare metubulu naa nchoo kulo paek. Nekintoki aidosu inkujit kutiti naatii intanat e kulo paek. Nikirishie naa ng'wesi naidimayu naai nepwonu nenya kulo paek eton aa kutiti nikirishie aang'adie aidaa pookin nijo mboosho naa ina siai, ilo kerreti naa kisuj kiasita ake ina bae. Neeku, ore peoku kulo paek nikikesu, nikipik irkunuyiani, nikipwo naa aamirr te sokoni ang'

Ore, kaata sababu nanyorrie ena siai naata sababu nemanyorrie sii ena siai. Ore sababu paanyorr ena siai kadolita ninye oltung'ani owokito shae. Eeta oldamus le shae nibung'ita naa shae te nkikombe. Nadolita irmatunda lijo irnyanga, carrots o nkulie matunda. Ore eninya oltung'ani irmatunda lijo carrot nekiponiki nguvu arashu ekincho todolisho oleng. Ore sii enkinosata ormatunda pookin kulie lijo irnyanya arashu irmaembe naa kisho osesen engolon oleng. Niaku oltung'ani bioto, nisapuku eninya naa kulo matunda. Ore siininye eokoto e shai naa kitobirr osesen oleng' metaa kees esiai oleng. Ore isababuni naai nemaidim atonyorrie ena siai naa kegol siininye enkinyang'unoto ormaembe ashu irmatunda. Naa enemiata impisai oltung'ani nekigoliki naa, neeku nena isababuni

Ore peyie ibelekenye ena bae oleng tenkopang naa tenkaraki ingolikinot kumok naa nekigira aimaa kira iyiok ilaramatak loo nkishu. Ore eramatare oo nkishu naa kegol. Eniramata inkishu kumok, ore peelotu olameyu naa keeye kuna kishu nemut pooki neeku naai miata toki. Neeku ore entoki naibelekenya oleng ena siai tenkopang naa olameyu, endung'oto enkop o moyiaritiin oo nkishu. Ore olameyu eninepu nkishu aa kumok neerr pooki, neye nena kishu pookin miata toki. Ore endung'oto enkop, eniata inkishu kumok oleng', niata olchamba kiti nekigoliki naa amu meeta enipik kuna kishu. Neeku eniramat inkishu kumok nilayu naa enipik, neeku naa engoloto amu enipik inkishu likae shamba loltung'ani, nikiari naa. Neeku eikintagol naa ina niany iramat inkishu kumok neeku inkishu kuti ake iramat. Ore siininche imwoyiaritin naa keerr inkishu oleng. Neeku eniramat inkishu kumok naa kee naa kuna kishu. Emwoyian nijo oltikana, keerr inkishu pookin amut. Neeku nena naa naibelekenya ena siai tenkopang

Ee kaidim atolimu ajo kanyoo nagira aasa tene. Kadolita enkima nainosita entim. Ore ena kima naa kidimayu naa oltung'ani otapejo aotiki arashu e kulie baak ake nayautwa ena kima. Ore enkima enenya entim naa katorrono oleng. Enenya enkima irkiek losero naa kiinyal inakop amu kiitoi inakop. Ore ake peetoyu enkop neeku olameyu oleng amu ore oshi irkiek naa keyau irkiek enchan. Ore ake peeku metii kulo kiek neeku naa olameyu oleng torrono. Naa ore ninye naai ilairemok otii inakop naa kelau enchna neeku megira aas enkiremore enye. Ore irkiek naa keyau enkijape sidai oleng, ore irkiek kumok otii emurwa naa keyau enkijape sidai oleng neeku enkijape oloing'ang'e natii ine aisidai oleng. Neeku ore enkima naa entoki torrono oleng enenya enkop amu keerr enkop nitaa naa olameyu siininye oleng

Eh aidim naaji atolimu enkolong nataasa ena siai tenkang ai ore telde ari otulusoyie nagira naa apa aun irpayek ore agira airem irpayek naa ae atuturo apa enkop peyie aitaa kuna kujit kutitik natii enkop nadung pookin aorr ore paidip atuturo naitushul ena terit pookin aitushul tenkiji tenchembe naitumia sininye oltrakata ore ake peyie paidip napik naa ilainini peyie atumoki atipikaa irpayek kulo ainini ore ake peyie aidip atipika irpayek kulo ainini naitoki naa apik enkare aitook naa kulo payek peyie ebulu ninche nadumu ake irpaipi napik empo empolos ekulo ainini peyie ore ake pawosh enkare naaji te mashini nijio generator nejing enkare kulo ainini pookin newok kulo payek neitanana naa ena terit ena are nebulu ninche kulo payek ore pebulu nakesu naya naa esokoni nalo amirr kulo payek latuuno nanu.

Ore paa enetipat enabae tenkopang na ore enabae na enkitobirata orbaribarani ore irbaribarani tenitobiri na keponaa biashara ore orbaribara tenitobiri nimitoki inakop alakwanu neaku teniyieu nilo taun nakitutum elebaribara ntauni pokki neaku indim aima elebaribara ashu enbaisikil ashu nilo tonkejek ore orbaribara oteshetaki na kidim irbiasharani aitumia na kidim awaita endaa enye osojoni neleku enamara endaa ambaka osokoni neaku enetipat orbaribara anu kitutum intauni natii inamurua kisho ltunganak metaasa biashara metii enkolikinoto na kewangu enkop neaku merida enkop neaku nona enetipat enabae tenkop aang

Ore embae nalotu naa indamunot ainei tenadol ena naa kadolita orpayian we nkerai enye egira aitook irkiek arashu olchamba lenye. Ore esidano nauni olchani naa keyau olchani enkijape sidai tenkang' neeku tenelotu ninye osiwuo naa keidim aiboi ele siwuo peyie meuroo enkaji. Ore olchani naa enebulu peeku sapuk naa keeta oloip, ore ele oip naa ketonie iltung'anak. Ketonie iltung'anak ele oip nimitoki naaji enkolong anya . Ore siininye ele shani otuunoki naa kekesi naai. Enaa olchani lormariko naai ele arashu oloornyanya naki ore ake peuni nepuku irnyanya nutauni kulo nyanya ashu kulo mariko nepwoi amirr tosokoni netumi iropiyiani naasishoshoreki arashu ninye enyae tiang' niaku melauni ena daa. Neeku ina nalotu indamunot ainei tenadol ena bae naasita naa kulo tung'anak waare

Eeh kaidiim atolimuu ntokitin nadolita naa tena pishaa naishooki. Kadolita ene dukuya kadolita ilmarekoo kore kuloo ilmarekoo naa to lchambaa etekesuaki neyauni esokoni eponuu amiir peiye etuumi ropiani. Kadolita sii ninyee elnyanya kadolita lnyanya owuaki te lchambaa peiye eyauni sokoni aponuu amiir netuumi ropiani. Nadolita sii ninyee lmaembe oyawuaki sii ninchee. Nadolita nkitung'uni natii tenebo kuloo matundaa otipikaki esokoni. Nadolita naa shelves natipikaki ene peiye etumokinii atushumie naa kuna ndaaki nauwaki. Nadolita naa sii ninyee enkikapu naitipikaki naa kuloo matundaa peiye esutii tenebo pee meibukori pooki. Naaku nena adolita.

Eeh kaidim atolimu ajo kanyioo nagira aasa tena pisha nadolita Kadolita iltung'anak waare oibung'ita ebaisikil nanapita irmarikoni nadolita ebaisikil ore ena baisikil nitanapaki naa ninye olola sapuk oleng iroshi lemeidimu naa kulo tung'anak aatanap etii shumata nadolita sii ajo etasha teneweji netii kulo tung'anak oo ena baisikil nee ore naajio pee egira ena baisikil abatata meidimayu paa imbaa are ene dukuya kidimayu naa enkiroishi natanang'ayie naa ena baisikil pee etalaikinote niche aatereu meidimayu sii paa enchalan enkop nagira naa nang'aa ene baisikil naibung'ita naa kulo tung'anak pokira aare

Eee, keetae Imbaak nadamu tenadol ena siai. Ore ena naa enkerai nanapita irmariko tenkoriong'. Ore ena kerai naa olchamba ing'waa. Naa inkairemok sii intoiwuo enyenak. Arashu ore ewuei neyaunye naa enkiremore naa ormariko eesitae. Idimayu naa ore ena kerai naa osokoni eyaita kulo mariko oonapita tenkoriong', arashu ninye kidimayu naa ewaita, eyaita ninche peyie epwo aanya. Kidimayu sii nishooki kulo mariko ilaisotwak nidimayu sii naa kinyang'wa ninye. Ore ake peyie eya osokoni nelo amirr netum iropiyiani ninosie endaa, ninyang'unye inkilani, netum naa mpisai naata ninye naasishore isiatin enyenak. Neeku kaisidai ena kiremore oleng ormariko amu kisho iltung'anak endaa nanya

Ore ena na kadolta orbaribara otashakia ore enakop na keeta orbaribara toronok oleng adolta ajo ketii esarngab oleng netti meimai tongarin nemeimai tonkejek aitobiraki pemitoki ninche aimaa nchidai nijo kuna orbaribarani kenare elebaribara netipikaki olaam petumoki ngarin aimaa neim iltunganak esidai neaku ina nanu aidim atolimu tenkaraki enapisha nadolita tanakata neaku nona nau aidim atolimu

Ore enikikunaa yiok enasiai temurua ang naa , ore ele naa orkejui lenkare , ore elekeju lenkare naa kadalta enkera wentasat nagira naa ninche aoku enkare .Ore enikinkunaa yiok enasiai naa ekitur esilanke arashu olturoroto , kintumia naa nkaik ang ore ake pee kitur nikinkar neaku naa ninye eokuni toltoi. Kindim sii aitumia mashinini nijo iltarakitani atuturie naa kuna silankeni , ore ake peekindip atutur nikinkar , ore ake peesha nelotu naa enkare ajing kuna silankeni, ore peejing enkare kuna silankeni piput enkare nikioku naa tenkata naado eton itu esha ampaka naa nelotu asha , neeku ina nanu aidim atolimu enaa enikikunaa oshi temurua oshi natii nanu.

Ore ologira nai ayiolou na kariku eletungani olchamba nalotu aas enasiai edolita naretoki mataas nikikesu kulo paek lilinngira aitau ore agira akes ena daa negira na eletungani aingor enaasita ore ingorita enaasita negira naa angenu neyiolou enikunari enasiai, naisho nkolongi kumok maingura nagira aretoki matas enasiai egira na sinue angenu ore na paisho nkuti olongi metengenu egira aingor nariki naa meeu aas openy ore egira aas naretoki autaki iwoi natumokino, ewoi napongito peyie eyiolou naigil ake enkai olong ajur easita ninye tenkata nabo enegira naa aikuna enasia payiolou ajo etayiolo enasiai naisuma.

Ore ereteni napiki peyie iboori asara endaa nanapitau endaa nai nasieki ainyala ashu aroyo naijo irmosor ashu irnyanya ore enadaa na kidimayu neetae imashinini nanapieki ore endaa nijo irmayai keeta intokitin naata nkumot naisurokini irmayai peyie etumoki ataa sidan torbokis keeta enkret napiki kulo mayai pee pemedanya ashu na kenare ore egirai anap nemekemwet engari nimilugo oleng pejnyala ore sinye irnyanya kenare nemepiki engari nemepiki engari naidinga oleng pemepetari ,pemeironya kulo nyannya neaku lolo reteni opiki piboyo asara ornyanya.

Ore enaas esimu sapuk na esimu naji smartphone tenkututumoto olaremok olelo onap endaa na ore esimu kidimi aitumia ana entoki nangamario ltunganak egira naa aas esiai kidim neoshokino simui ajo ki kejaa esiai kai etabaitie kai ikunari esiai na ashu emirata endaa egira na ninche nidimai sii nerewakino mpisai enadaa ore nai oltungani onapita enadaa eneyieu olopeny nedol ana kegira ainyala ana megira ainyala nerewaki na pisha metadua olopeny ore esimu dapash ore nai pelo olanapani enkop nalakwa oleng neeta na entoki nayiau olanapani lendaa tolopeny endaa kidim atoosho pisha nerewaki na peyie etuk intoki neaku ina naa esiai esimu dapasha tenkitumoto olainyak lendaa.

Ore enaidim ilairemok aikuna peyie eitadoiyo garama natumi naite rishata enkesare ondaki olchamba naa inkoitoi arashu imbaa kumok enare neasi, ore nedekuya, ore endaa nijo ilnyenya naa keyeu nekesuni te mboron oleng, ore enilo akesu ilnyanya, ore ake piilo akesu kulo ilnyanya nintaiyo te ngoloto arashu nigira naa aoroo kulo ilnyanya naa keinyala ore ilnyanya kelo naa kedanyaa ninye nemeaku naa hasara ina amu memirai naa tosokoni, naa neja etiu enda nijo ilmarekoni, ilo akesu negirai aituny, aituny matejo nai ketii engarri nagira aituny, neingataa naa enkumoi enye, neaku kore sui egirai aakesu kenare ake nesotuni pookin akesu pookin metaa meinguari ninye endaa kiti to ilchamba teine peyie etumokini ashomoita aaitimir teine, kenare sii nemelak iltunganak oogira aakesisho iropiyiani kumok oleng pee eitadoiyo naa garama einakata enkesare etiiki.